Ndacũthĩrĩria haha thĩiniĩ wa mbica ĩno nĩ ndĩrona nĩ mbembe no gwitũ, rũrĩrĩ-inĩ rwa gwitũ twambaga tũgacimba mũgũnda, tũgacoka tũkenja marima na raini kana mĩtaro. Twarĩkia ũguo tũkahanda mbembe igĩrĩ ithatũ, igĩrĩ ithatũ, tũgacoka tũgathika na thumu.T ũgacoka tũgeterera mbura yure imere tũgethe. No mbere ya gũkĩgetha nĩ tũgũkĩamba tũkĩrĩmĩre.

Mbica-inĩ ĩno ndacũthĩrĩria nĩndĩrona laptop u na mũndũ ũrageria gũcaci mũndũ burani. No ndona ũguo ngaigua ngenete mũno, tondũ nĩnyedete kũhũthĩra mũtambo ũyũ wa laptop. Okorwo nĩ gũcaci kĩndũ nĩũmĩkaga work easier than a computer. Tondũ ona kũmanĩnji kambiuta nĩ goro no raputopu nĩ cheap nĩ raithi, kuoguo ndona mbica ĩno ngakena nĩũndũ wa macini ĩno kũhũthia wĩra.

Ndeciria ũndũ ũyũ na ndaũrora wega nĩndĩraigua makĩte mũno tondũ mbica ĩno nĩndĩrona nĩ kũndũ kũrarĩ na maĩ no rĩu nĩ kũmũ, koguo andũ na mahiũ matirĩ hega tondũ nĩkũroneka nĩ riũa inene rĩarĩte thĩiniĩ wa mbica ĩno kũringana na thĩ ũrĩa yenyũkangĩte, kũringana na mũico-inĩ nĩndĩrona maĩ manini na ndĩndĩrona nyoni. Kuoguo niĩ mbica ĩno ĩkanjĩra tiwega gũkorwo gwĩ kũmũ tondũ nĩ handũ haroneka nĩ handũ harũgamaga maĩ either ta ndemu kana ta handũ maĩ ma drain agwo.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno nĩndĩrona mũrutwo ena headphone na tablet. No ndarora mbica ĩyo na kinyi ngona mũrtwo ũcio nĩ mũkenu ĩndĩ ngeciria nĩ gũthoma arathoma. Na na athoma agatuonia kĩrĩa arona hau nĩ kĩega, tondũ nĩaratuonia nĩ mũkenu. Koguo onaniĩ ngeciria mwana ũyũ kĩrĩa arathoma hau na kĩrĩa arona nĩ kĩndũ kĩramũhũthĩria wĩra kũringana na atĩ ti mabuku, koguo ũkona mbica ĩyo mwana ũcio nĩ mũkenu.

Rĩrĩa ndona ũũ meciria-inĩ makwa nĩgũkena ngenaga. Ndathoma ndona ĩno nĩ, nĩ rogo ya yunibacĩtĩ. Na tondũ mũthenya ũmwe nĩ ndarĩ cukuru ya yunibacĩtĩ nĩyo ĩtũmĩte ngorwo ndĩ haha, indĩ tiga nĩ mbeca ngĩtuĩka wa gũkiuma. No gĩthomo nĩ kĩega, ona bũrũri-inĩ ũyũ ũngĩcũthĩrĩria andũ aingĩ maratũtongoria na andũ aingĩ mena igweta nĩ andũ mathiĩte yunibacĩtĩ, cukuru wa igũrũ, koguo ndacũthĩrĩria mbica ĩno ngaigua ĩkĩngenia na ĩkandirikania maũndũ maingĩ mũno mahĩtũku na ma nahau thutha na ngaigua ngoro yakwa ĩkenete mũno mũno mũno, nĩ kuona cukuru ĩno ya igũrũ ngaigua ndĩ mũndũ mũkenu mũno mũno mũno.

Kĩndũ gĩkĩ kĩrutaga wĩra wa intaneti na kuona maũndũ ũtangĩhota kuona kũgerera TV, kana ona thimũ. Okorwo nĩta mĩbira nĩũkwĩrorera, okorwo nĩ ta ngĩmu, mĩthako nĩũgũthaka. Koguo nyamũ ĩno nĩ nyamũ ĩrutaga wĩra ũcio, na nĩ nyamũ njega. Nĩĩtũrehagĩra maũndũ tũtarĩ tuona, okorwo nĩ ma nyamũ, wenda kuona nĩũkwĩrorera, okorwo nĩ mĩthako nĩũgũthaka, okorwo nĩ mĩbira nĩũkwĩrorera. Na maũndũ mangĩ na maingĩ tũtangĩhota kuona TV-inĩ kana ona thimũ-inĩ.

Ndacũthĩrĩria mbica ĩno nĩndĩrona ni arutwo na marĩ kĩrathi-inĩ magĩthoma. No nĩ arutwo marathoma kũgerera mabuku, laptop u, na ndacũthiriria ũguo nĩ mathikĩrĩirie mwarimũ wao ngĩciria no ũkorwo nĩ maramuona harĩa mbere kũringana na mbica ĩno, na nĩ arutwo mathikĩrĩirie o wega kũigua ũrĩa mwarimũ wao aramera, na marathoma na ibuku na maracoka makahũthĩra laptop u, o haha, na nĩ ndĩrona nĩ magĩikarĩte thĩ o wega mathikĩrĩirie mwarimũ.

Mbica-inĩ ĩno ndacũthĩrĩria nĩ ndĩrona aya nĩ arutwo, marathomera ũhoro wa kompiuta. Ndacũthĩrĩria wega, nĩ ndĩrona magiginyanĩte atĩ o wega, kũnyita ũrĩa mũndũ arenda, kũringana na ũrĩa maikarĩte, kũringana na ũrĩa hagayanĩtio, niĩ ngeciria nĩ arutwo marathoma. Na nĩ maroneka marathoma o atĩ mathikĩririe meroreire wega.